Wa mbere mũthenya wakwa wa mbere gũĩtubĩra nĩ ndagĩire guoya mũingĩ mũno, tondũ ndiamenyaga gũĩthambĩra, wa kerĩ, nĩ ndarĩ na guoya muingĩ mũno mũno, tondũ ndiamenyaga ũrĩa mũndũ abatie gũika kana harĩa mũndũ abatie kũiga magũrũ, kũiga moko na wa gatatũ, nĩ ndakĩnyuire maĩ maingĩ mũno rĩu mũndũ atĩndaga akiuga mũtindu mũtindu ũgakunda maaĩ no Ngai nĩ mwega nĩndakĩhĩtũkire.

Ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũrekĩka thĩinĩ wa mbica-inĩ ĩyo wa mbere mwanake ũcio no akorwo nĩ kũhũrwo nĩ mũingĩ wĩna matũkũya niũndũ wa hihi maũndũ marĩa agĩkĩte kana ũndũ ũrĩa akĩnyitwo agĩka. Wa kerĩ mwanake ũyũ no akorwo nĩ kũgũa agũĩte kuma ngariinĩ hihi ĩgũthiaga handũ raminĩ ũguo tondũ nĩ tũrona ena ĩrĩa tũtoĩ kana thakame ĩyo nĩ ya kũhũrwo. Wa gatatũ no akorwo me mwanake ũyũ mekũrũaga na mũndũ either kĩrabuinĩ thutha wa kũnyua njohi, na thutha wake hena mũthuri tũrona anyitĩte helmet ũguo no akorwo arĩ ũmwe wa arĩa marakĩmũhũra.

Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩrathiĩ na mbera thĩinĩ wa mbica ĩyo nĩ tũrona nĩ andũ makoranĩte hamwe nĩgetha hihi matarane, no gũkorwo hihi maraheana maũndũ megiĩ famĩlĩ, maũndũ megiĩ hihi ũrĩmi kana maũndũ ta mau. Wa kerĩ no ĩkorwo ĩĩ kambuni ĩrĩa ĩkũranĩte kana ĩkonanĩrĩtie aruti a wĩra nĩũndũ wa kũmahe maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩka thĩinĩ wa wĩra wao. Wa gatatũ no ĩkorwo ĩĩ thirikari ĩrĩa ĩgomanĩte nĩgetha yaarĩre mĩtaratara ya maũndu marĩa ĩgwĩka thĩinĩ wa bururi ucio kana thĩinĩ wa gicigo kĩu.

Kĩndũ kĩrĩra gĩũkaga meciria-inĩ makwa, wa mbere nĩ kũmenya atĩ ũcenjia wa rĩera wĩkuo tondũ ũcenjia wa rĩera nĩguo ũcũngagĩrĩria mbura ta ĩyo ya muunĩko. Wa kerĩ, nĩ gũĩciria hihi thirikari ũrĩa ĩngĩaka ndemu, kana ũrĩa ĩngĩhota kũgetha maaĩ maya na kũmaiga handũ hega, hihi magagethwo kũhũthĩka hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura. Wa kerĩ, nĩ andũ aya agũtuĩka a gũthamio kuuma kũu, kũu maikaraga tondũ nĩ kũroneka nĩ kũndũ gũtarĩ kũinamu, ũguo maaĩ matirona gwa gũthiĩ. Na wa kana na wa mũico, nĩ ũrĩa thirikari, ũria ndĩciragia nĩ ũrĩa thirikari ĩngĩthondeka njĩra cia gũte maaĩ macio.

Niĩ itanambĩrĩria gũĩka ũũ mareka, niĩ ndarĩ na kĩro nyingĩ mũno. Tondũ kiro ciakwa cĩtiatwaranaga na ũraihu wakwa, kana mũigana wakwa wa mwĩrĩ. Wakerĩ nĩ ndarwara rũaraga, nganora mũno, marũngo makwa magakorwo na thĩna mũno, hihi nĩ ũndũ wa kũganda. No rĩũ kuuma nyambĩrĩrie gwĩka ũũ mareka, niĩ mwĩrĩ wakwa ũkoretwo wĩ mwega mũno.

Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũndũ wa bata mũno andũ gwĩka na kũhĩmbĩria thĩiniĩ wa kũrĩa tũikaraga tondũ wa mbere mĩtĩ nĩ ĩgucagia mbura, wa kerĩ mĩtĩ ĩyo nĩyo ĩtũheaga mbao cia gwaka indo ta itĩ, metha, morĩrĩ, indo ta icio. Wa gatatũ mĩtĩ ĩyo nĩyo ĩhũthĩkaga gũthondeka marathathi maya tũhũthĩraga gwaka namo mabuku, na wa kana mĩtĩ nĩ ĩteithagĩrĩria tĩĩri hĩndĩ ĩrĩa kwoira ndũgakuwo mũno nĩ maĩ mau, nĩ maĩ ma kĩguo, na wa mũico mĩtĩ nĩ ĩrehaga kĩruru kũrĩ mahĩu maitũ.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno mũno mũno thĩiniĩ wa bũrũri ona thĩiniĩ wa kũrĩa tũgĩikaraga mĩciĩ-inĩ iitũ tondũ wa mbere nĩ ũtũteithagia kũmenya kĩgĩna kĩrĩa kĩroka thĩiniĩ wa mĩhuko itũ. Wa kerĩ nĩ ũtũteithagia mũno kũmenya kĩgĩna kĩu kĩroka ũrĩa kĩrahũthĩka na wa gatatũ ũndũ ũyũ nĩ ũtũteithagia mũno kũmenya kũrĩa hihi tũngĩigithia kana ona ũigi wa mbeca thĩini wa bengi kana ona kũrĩa andũ magĩkoranaga hihi atumia kana athuri. Ũndũ ũyu nĩ wa bata mũno na o mũndũ abatiĩ gũkorwo agĩka ũndũ ũyũ.

Wambere kwĩna ngari nyingĩ mũno ndirona hau, nyingĩ ciacio nĩ iria cikuaga cia andũ kiũmbe ũguo nĩ ya mũndũ hihi na mũtumia wake kana na bamĩrĩ yake kana na aruti ake a wĩra anini. Wa kerĩ nĩ ndĩrona ngari cia ũkui wa mũingĩ irĩa ikuwaga andũ kuuma itũra rĩna nginya rĩrĩa rĩngĩ. Wa gatatũ nĩ ndĩrona kwĩna nyũmba, nyũmba irĩa cihũthagĩrũo nĩ ahũri a biacara. Wa kana nĩ ndĩrona thirikari ĩrutanĩirie gwaka bara ũguo maũndũ macio mothe nĩ njũĩ nĩ marĩ na itemi nene matemaga thĩiniĩ wa ũkũriainĩ wa bũrũri.

Ũndũ ũria ndĩrona thĩinĩ wa mbica ĩno no ũkaigĩra mecirĩainĩ makwa nĩ kuona andũ a nyũmba ĩmwe marĩ na gĩkeno makenanĩire andũ othe hamwe na makĩrĩanĩra hamwe. Nĩ tũrona ciana ithatũ hau, nĩturona harĩa mũthuri ũrĩa nĩwe ndĩreciria nĩwe ithe wa ciana icio na nĩndĩrona nyina akĩmekĩrĩra irio arĩ mũndũ mũcanjamũku mũno na ngona mũciĩ ucio kana andũ acio nĩ mendaine tondũ marakĩrĩa makenete, ũguo niĩ ngeciria o mũndũ o mũndũ harĩa arĩ ena itemi inene mũno rĩa kũnyita nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũndũ o harĩa arĩ na mũciĩ ũrĩa arauma kwĩna thayũ na kwĩna irio na andũ nĩ akenu.

Thĩinĩ wa mwaka wa ngiri igĩri na mugwanja nĩkwoimĩrire mbara ya thutha wa gĩthurano kũrĩa twaikaraga, na hĩndĩ ĩrĩa andũ acio mokire gũtũgũmĩra ũtukũ ona matiarĩ na ihinda inene rĩa kũmomora nyũmba ĩyo tondũ no nyundo igĩrĩ tu na tĩri ucio ũgĩikũrũka na magĩtũkora kũria twarĩ, no kwa mũnyaka wa Ngai thigari cigĩkorwo nĩ ciakinyire ona okorũo twakĩrĩ na thayũ o ta atumia acio ũrĩa maranyua cai magĩkenanĩire no kanyũmba kau nĩ kendaga gũtũikia mokoĩnĩ moru.

Hĩndĩ ciothe ndĩroya ngombo ici wa mbere ndĩendaga kũmahe mohoro maingĩ mangoniĩ kwa mũhiano kũria njikaraga, nyũmba ĩria njikaraga kana indo ndĩ nacio hihi ta mũgunda hau ndĩmeraga, wakerĩ ndĩendaga mũno kũmera maũndũ megie mũciĩ wakwa kana kũria ndĩgĩikaraga na wagatatũ ndĩendaga kũmahe maũndũ maingĩ megie niĩ mwene kwa mũhiano namba yakwa ya gĩbandĩ tondũ no magĩbuate thutha ũcio.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere thĩiniĩ wa mbica ĩyo nĩ ũndũ ũthiaga nambere mũno thĩiniĩ wa matũra manene ma bũrũri o wothe kwa mũhiano thĩiniĩ wa bũrũri witũ ũyũ wa Kenya, maũndũ maya nĩ mekĩkaga Nairobi na kũrĩa Mombasa, Nakuru. Aya nĩ andũ marahũra nguo handũ haroneka hena rũĩ thutha wao, onakorwo rũĩ rũu nĩ rũroneka rwĩna gĩko mũno, no atumia aya no marahũra nguo ho hihi tondũ maĩ matingĩhota gũkĩambatia kũrĩa maraikara kana hihi nĩ ũgũta tondũ kũrĩa magĩikaraga nĩmagĩikaraga andũ aingĩ na tũnyũmba tũtarĩ na kũrĩa tũrĩ.

Kĩrĩa gĩũkaga thĩiniĩ wa meciria makwa ndona kĩndũ ta gĩkĩ nĩ gwĩbanga mwaka mũgima, hihi korwo ndĩ mũrĩmi ngwĩbanga atĩa, tondũ ũrugarĩ ũthiaga ũcenjetie. Kuuma mweri-inĩ wa mbere nginya mweri wa ĩtatũ nĩ kurũoneka ũrugari ũkoragwo wĩ mũingĩ ũkaambĩrĩa kũnyiha. Ũgĩkinya mweri wa mũgwanja ũkanyiha rĩu biũ ningĩ ũkaambatĩra, ũguo. No ũhoro wa gũĩbanga wĩgiĩ hihi kĩrĩa mũndũ egũĩkĩra, kĩrĩa mũndũ ekũhanda, nĩ mahinda marĩkũ hihi ekũhanda na maũndũ ta macio.

Maũndũ marĩa hihi ndoraga nĩgetha menye hihi kana ũigithia wakwa ni ũrakinyanĩra, wambere nĩ kũrora kana hena maciaro momothe monĩkete thutha ucio, thutha wa kũigithia kĩgĩna kĩigana ũna kana hena maciaro momothe. Wa kerĩ nĩ angĩkorwo njigithĩtie thĩinĩ wa wendia na ũgũri wa indo, kana wendia na ũgũri wa indo icio kana nĩ ũthiĩte na mbere kana kwĩna agũri erũ arĩa monekete. Wa gatatũ nĩ kũrora kana hihi nĩ kũrĩ na andũ arĩa magũraga marĩa na nĩmarenderea kũgũra na njĩra ya ũingĩ o ũrĩa magũraga na hihi kuona agũri angĩ erũ.

Maũndũ marĩa marangeniaaa mbicainĩ ĩno nĩkuona atĩ mũthuri nĩatuĩtĩ matua kwĩrũgamĩrĩra we mwene kumaa nigũthambia nyũmba , nginya kũruga, nginya kũhata nginya ũyũ wĩyohete cuka ndarĩ na ithako uyu kwoguo nikuonania either nĩ single kana hihi mũtumia wake nĩamũtigĩte, kana hihi nĩagĩkarĩirwo tondũ ndarĩ mbia, kana hihi mũtumia wake nĩ mũrũaru kana hihi akĩrĩ gĩcagi.

Nĩ maundũ matiganĩte marĩa marathiĩ na mbere mbica-ini ĩno. Wambere nitũrona kwĩna agũri na endia. He mũirĩtu wĩho tũrona akĩgũra nguo kuma kũrĩ mwanake wĩ hau wĩna ngũbia. Wa keri nĩtũrona mwedia wa igwa ehau na igwa na nĩtũrona nĩacongagĩra andũ igwa koguo nĩkwedia araciedia. Wa gatatũ nĩ tũrona andũ, anake na airĩtu, athuri na atumia magĩthiĩ mĩhang'o yao ya o muthenya. Ona ngari mbica-inĩ iyo nĩ ĩroneka harĩa irũgamĩte nĩ raminĩ kana nĩgũthiĩ ĩrathiĩ. Ũguo maũndũ macio nĩmo marathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩyo.

Mbica ĩno nĩ ĩronania wega atĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa mũnene wa Nairobi, nĩ tondũ nĩ tũrona nyũmba nene ya ĩrĩa ya Kenyatta kũrĩa andũ mathiyaga gũgĩkorana nĩ ũndũ wa kwarĩrĩria maũndũ tofauti. Wa kerĩ, nĩ tũrona bengĩ nene thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya nĩyo ĩroneka, ningĩ nĩ tũrona mbunge, mwako ũrĩa mwerũ wa mbunge nĩ ũroneka wega ĩĩ, ona nĩkũroneka kwĩ na mĩtĩ, barabara nĩ ĩroneka ĩno ya gũthiĩ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nginya kĩwanja kĩa ndege gĩa Kenyatta, na nĩ kũroneka kwĩna mĩtĩ mĩthaka mũno, ningĩ ona matu nĩ kũroneka me mega. Ũguo mbica ĩno ĩronania Nairobi ĩkũndũ kwega mũno. Macio nĩmo maũndũ ma bata.

eeh Ũndũ ũyũ wa wandĩki nĩ ũroneka nĩ bairo arĩa ma wabici-inĩ ĩyo maroneka nĩ magĩbanga bairo hihi kũringana na maũndu marĩa makĩrĩ thĩiniĩ wa bairo icio. Ũgakora o bairo he ũrĩa ĩbatiĩ kũigwo na maũndũ mayo. Ũguo mũndũ angĩenda kũmenya ũguo, no akorirwo ena wabici kana hihi ena wĩra wake, na agũre ndiro ĩyo ĩkĩigagwo bairo icio, na akorwo na indo cia gũkĩandĩka bairo-inĩ icio tondũ eeh nĩ maũhoro makĩigagwo hau. Na akorwo e mũndũ wĩ busy mũno tondũ bairo icio ciothe nĩ kũonania kambuni ĩyo kana wĩra ũcio, kana to okorwo o na nĩ gwa thirikari, kwĩ maũndũ marathiĩ na mbere mũno na mũndũ no nginya akorwo ena ũhĩgĩrĩru wa gũgĩka ũndũ ũcio.

Haha nĩ haroneka nĩ harĩa mũndũ agĩcenjagĩria nguo ciake akiuma wĩra-inĩ agĩcoka na mũciĩ kana akiuma mũciĩ agĩthiĩ wĩra-inĩ kana mĩhango yake ya o mũthenya, haha nĩ harĩa nguo ciake cigĩkoragwo cigĩbangitwo wega ikahũrwo bathi tondũ hau nĩ tũrona hena bathi, nĩtũrona hena maguta manungi wega nigetha mũndũ akiuma mũciĩ agagĩkorwo ena mũtararĩko mwega. Nĩ haroneka hena rangi wa iratũ, ndawa ya gũgĩkinya magego, hena ngobia, hena maguta, ũguo haha nĩ harĩa mũndũ agĩcenjagĩria nguo ciake agagĩkorwo nĩ oimagara agagĩthiĩ wĩra-inĩ kana akiuma wĩra-inĩ kana mĩhango yake agĩgĩcoka gwake na mũciĩ nĩho aigaga nguo ciake.

Ũndũ ũyũ wĩ haha mbica-inĩ ĩno nĩ ũroneka nĩ wĩra wa mĩako, wĩra wa gwaka na mahiga. Indo iria irabataranagia haha nĩ kĩndũ ta nyundo, nyundo ĩno nditũ ya mahiga, mũndũ nĩ egũbatara gabirũ, gĩciko, na ningĩ mũndũ nĩ egũbatara ũhĩgĩrĩru wa kũnyitithania mahiga maya na tĩri na nĩ getha akĩhote kũruta wĩra mwega, na nĩngĩ mũndũ nĩ egũbatara nguo cia wĩra kuma mũtwe nginya magũrũ, nĩ getha agĩkorwo akĩruta wĩra mwega haha tondũ nyũmba ĩno kana kĩndũ gĩkĩ gĩakĩtwo nĩ kĩroneka nĩ gĩake wega, ũguo mũndũ no nginya akorwo ena ũhĩgĩrĩru wa kahinda kaigana ũna nĩgetha agĩkorwo nĩ akũruta wĩra ta ũyũ.

Ũndũ ũrĩa ũndũ ũrĩa niĩ njĩkaga niĩ ndĩkĩũmbe nĩ kũigaa, mbeca ici thĩiniĩ waa bengi kana kũrĩa tũkĩigaga mbeca citũ hĩndĩ ĩrĩa twakĩrĩhwo. Wakerĩ, nĩ kũiga mbeca ici ciĩ baribari, thĩiniĩ wa ithandũkũ rĩrĩa ndĩkĩigaga indo ciakwa cia bata. Na wagatatũ nĩ gũciga o thimũ-inĩ ĩno yakwa hũthagĩra, nĩgetha hihi nga ndĩcikinyĩre ihinda o rĩothe hĩndĩ ĩrĩa ingĩbatario nĩcio.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-ĩnĩ makwa ndĩkuona mbica ta ĩno nĩkũmenya atĩ mũndũ no aĩge mbeca ciake mokoinĩ mega, kũrĩa cingĩciarana thutha wa kahinda kaigana ũna. Ũguo ndona mbica ta ĩno nĩmenyaga bũrũri nĩũgũthiĩ na mbere kana mũndũ akĩiga mbeca ciake kũndũ ta gũkũ, nĩcigũkorwo ci cia gũciarana narua na no one maciaro ma narua tondũ ona ngombo no acione na njĩra ya ũhũthũ.

Thĩiniĩ wa macini ĩyo nĩharoneka mbica yaa, ya mwana, anyitĩtũo nĩĩ mamu wao, hihi atwarĩtwo thibitarĩ na nĩkũrorwo ararorwo. Ningĩ haha nĩndĩrona mũndũ ũrĩa ũrakĩhũthĩra mũtambo ũcio, arorete mũndũ ũcio hihi. Mũndũ ũyũ nĩĩ nĩ ndagĩtarĩ ũrĩa hihi ũrahota ũrecũrania nĩkĩ hihi kĩngĩorwo gĩkĩthumbũra mwana ũyũ, nĩgetha amũrigite na amũhe ndawa nĩgetha mwana akĩhone.